Gini kelo ma machungwa, emomiyo okelo mor kaka bende ochiek maber to dende be ler.

Maendi en pancake to pancake inya tiyogo e madho chai

GIma kelo mor kanyo en ni nyako no, nyadendi man mar adek no, orwako osimbo. To osimbo ka ng'ato orwako to nyiso kaka, osebedo kosomo maber, to koro bang'e omiye o faulu mondo orwak osimbo. Koro mano kelo mor e kind jii mamoko.

Gima kelo mor kae en ni nyadendi mochung oko mar gari morwako nanga marachar no dwa timo arus. To kinde ma wasebedo ka wadak, jonyuol wa ne nyisowa ni arus ka ngato oriwo to nyiso kaka jii ariyo go osebedo kadak maber e ot, koro koriwgi e kanisa to en kaka gweth iterogi, iketogi e mbele nyasaye mondo gimed dak ahinya kaka giherore mondo ginyuol nyithindo moko

Mae endi en dhania, to dhania ka osegol e puodho to kethre kuome en mapiyo ahinya. Koro mondo omiyo kik okethre, tinyalo kao, inyalo kawe tikete e pi. Ikao kata gimoro kaka kasuku, tiole pi tinyume, to mondo omi tiende ne go odonj e pi, to mano momiyo bo miyo ok okethre. Ama inya kete, gotieno tikete oko to yamo kwadhe, sama pi sama thowo ng'eny cha, miyo koro ok okethre.

Gima biro e pacha kaneno picha ni en ni ng'ani en jagoro gik nyithindo. Gik mamoro wang' nyithindo, kata en nyaka ja cyber nikech machine moket kanyo no.